Maendi en ridho oduma to kendo watime ga e aluora marwa. Kakwatime ealuora marwa wadhi to waridho oduma to wakete amero kata wachokogi kanyachiel bang' kaeto ose kosechokogi kanyachiel too waketogi ogunde. Wapangogi ogunde kaeto bang'e itweyo epunda kata itweye mkokoteni titing'o wating'o towatero dala imoyogi kaeto bang'e isusogi kosesugi tipuodhogi. Kosepuogi timogi echieng' magi two maber kaeti ikanogi gi yath iru iriwogi gi yath ikanogi giyath mondo kik ku kute chamgi. Miluongini kuth, kuth kik chamgi kaeto bang'e tikano ikane kwonde mikene mondo mibang'e bokonyo bang'e kaeto kihero tinyakata uso.

Tijni kaka itime e alworawa, itime kaka aneno ka mamano timeno. Ipono gigo, ikete okapu kisetero to itero e factory tipimo e ratil, kosepime e ratil, to itere kama idhi moye, itwoye. Bang'e ibiro rege, koserege to olokre majan mitiyo godo e tedo chai. Kendo chudo mari ichuli kalure gi kar ng'weto mane ing'weto. Mano e kaka ang'eyo tijni.

Ng'eyo kata gige tich ma dwarore etijni eni yie, yie mang'ato yoro godo pii kadhii enam. Oo ongai oo kodi odwaro ng'at motegno man kod muya mang'eny. Odwaro net todwaro pango tich kiketoni itiyo otieno to en saa otieno nikech idhii nindo angi duogo etich otieno uwilru uwilru kamano. Mano ekaka ang'eyo tijni endi. Mm